En japuonjre ma iluongoni Melisa Wandiga mawuok kar tiegruok ma rift valley institute of science and technology ma ja klas mar ochiko.